Itumiyiai imasaa nijo oltarakita lenkaiina, itumiyiai sii entoki nijo iloingok meteyiatai ina mkokoteni miremo ewoji, nitumiyia sii irkembei siinche piiremishoreki.

ore enkoitoi naidimi aitobirie imasaa enkiremore naa peepiki ewuei sidai, ore entoki naaijo orkembei nepiki ewuei neyioloi ajo meidim aanotito enchan peemibung kutu, ore esiai orkeek nitumiyai ake sininye esidai tiatua ilchambai.

Ore esiai eunoto orkeek naake isaidia enkop pee mitoki osiwuo aaku sapuk pee mitoki enterit adumunye oleng', nisaidia sii pee elotu enchan terishata nemeedo. Neeku ake sidai teneuni irkeek tenkumoyu pee etum ninye environment ake duo ataa sidai.

Kifaa environment namanyai naa safi, meyieu ake duo ndakitakani ni disposi aiko nejia. Amu ng'ura siyie tanakata enamauai natubulua tene na atua takataka etii. Nimishaakino. Neku kifaa na ore takataka, netii ewoi enye na kifaa nepeji, kifaa neturokini takataka egumoto.

Ore eunoto orkeek haswa ninye toosukulini ekisaidia ewuei sapuk amu tenelotu osiwuo newupaa enkaji nengeru kake teneeku etii irkeek niibok lelo keek ilo siwuo nisaidia sii kulo keek enchan nisho environment sidai.

Ore pee eji sidai pee itumiai imashinini aalepishore naa kelo nitumia oltung'ani nkaik nitu ituku oladuo tung'ani nkaik neeku kelelek epuku imoyiaritin toonaduo aaik amu misuja naa kesidai naa emashini amu kesafi.

Ore enkarriyiano naifaa nebarnieki enkerai, naa emashini. Amu idim oltung'ani aitumia nena aik ashu inaembe atabarnie inakerai, nelelek idung' keon nintoki sinye adung' inakerai, nimiyiolo health oltung'ani enikununo. Neeku aisidai emashini amu keeta irkeek oitumia.

Ee kireu oshiake ntare erei oshiake ntare apuo airrita. Na ore sababu, kifaa nebaya ntare nkujit pee esidanu sinche iseseni lenye. Penelo ninye pemiri, netum impisai nabaiki. Neeku kifaa nebaya ntare atum inkujit naitosha sininche.

Ore eunore naa keyieu training tenisumi iltung'anak amu ore tanakata enaa kulo maisurin otuunoki tenewuei naa kifaa pee eyiolou oltung'ani ajo kebaa enkare napiki, kebaa nafasi naing'uaro ormaisuri o ilo likai lintoki aaun tine wuei pee etum erishata nabulunyie.